Ore tenadol ena na kadamu olduka lang le nairobi aa nchere capital city of kenya na kadamu ntokitin kumok oleng tanadol oladuo duka amu idol siaitin lolduka pookin amu ketii siatin netii imbiasharani neaku kiger ltunganak kumok ketii ltunganak kumok atua ine ore si enkae tanadol olduka na kadol ewueji naitutum ltunganak lonkabilaitin napaasha ana nai olduka lang le nairobi amu keshula ltunganak easita irkulie mbiasharani neasita irkulieisiatin netii irkulie mbiasharani neshula laduo tunganak nitaa nabonadol si tanadol olduka jam ongarin aa nchere ore tenewueji tenilo tongarinna kidinga irbaribarani oleng neaku keta nyamalitin kumok oleng.

Ore entoki nalotu ndamunot tanadol ena na kadamu enoshi entokinaji maandamano tontauni aang ashu toldukai Lang sapukin lolosho lekenya aanchere ketumo ltunganak toladuo duka nesoto enkumoi oltunganak ogira ailepunye ltoloto lenye metoningi eeta na entoki nataase naiba ninche ana ltunganak arashu loopeny lolosho le kenya nepuobna olduka aitaduaya aate te public egira apuo aikashifu enaduo bae naanyita sininche neaku kaitadamu ena maandamano oleng amu kesoto na ltunganak toldukai egira aidanama eanyita entokibnatasaa serkali ashu nataasa aitoki ake nimitishipita ltunganak lolosho le kenya.

Ore entoki naitiship tanadol ena na ltunganak omirita nkuti tokitin enye ake arashu mbiasharani kutitik petum ake ade sinche teipa entokibnaibungaa nkangitie arashu etum nkulie baa ormarei lenye na kaitiship nanu enabae amu ore kulo tunganak na kitadolu enyuata oleng oltungani oata ndamunot nadol ewoi nalakwa amu ore kulo tunganak na ore ake metii siatin olosho le kenya nitau ate maate amir naduo tokitin nabaki nche eeta osiligi le etaisere sapukbajo kelo ade nelalau enaduo biashara enye arashu dii nye ata aakiti inabiiashara keeta akeenye ewueji naret maisha enye arashu oremarei lenye neaku kitukujisho enabae oleng amu ore oltungani pookin otaa eniga abaya na lasima ake pinteru tiabori ninyok omitabai ineweuji nidolta.

Ore entoki nalotu ndamunot tanadol olduka laijo ele na kadol ewueji nai developa ashu natubulua naijo mbarikinot onkwapi nijo ena arashubdi ninye eeta wuejitin nasot ltunganak nijobsukuulini osipitalini sapukin ombiasharani nayau ltunganak tenebo neaku ore padol olduka lijo ele oendelea nji nitodolu eroruata nayaita enaduo murua naitodolu ajo ore tolarin oponu na keret enamurua arashu kepik ewoi naishaa arashu ewueji sidai

Wore entoki nakira aasa tene wueji, nadolita iltunganak oitodolu ajo olduka arashu town etii. Naa wore iladuo tunganak enaa enidolita, naa iltunganak ootii kila mtu imbiasharani enyanak. Idolita iltunganak oomirisho, etii intasati naatoni tenkop aamir inkirunguuni arashu ilnyanya, nidolta iltunganak ookira ake sinche aiim olbaribara epoito sinche inkoitoi enye, neeku kitodolu naa ajo olduka ele laa ka busy, neeku kila mtu nekira aas embae enye makewon.